Kompunisiek che toreti en kayaktaet ab rabishek en Kenya koboto kompunit nebo M-Pesa nebo Safaricom ak Airtel Money nebo Airtel. Kompunishek chutet ko kigoyanak en Kenya ago kigon konyunyumit kayaktaet ab rabishek ndamun kigoyai kochakta koyoktoet ab rabishek

Korik che besendo rabishek en emet ab Kenya koboto bengishek cheu Equity, KCB, Cooperative Bank, Barclays ak SACCOishek alak che chang kou Imarisha. Komunishek chutet ko kigokochi konyumnyumit besendoet ab rabishek yon itinye account ak iribe credit neng'ung'et. Imuche isome rabishejutet en kasarta nenwach ala ko en kasarta nekoi.

Ngesastaen ng'atutik chebo ibunet ab tuguk en sang en ngatutik chebo Kenya kimuche keratin kenyishek che yomege ak kerkonnget notet ana kebirin fine kotinege ak kimnatet nebo makosa nekeyai alak en ng'atutik ko kimuche kerepenin tugukvche ketinye ak keratin.

Aboisien simoit nesib keliponi ago kokwo barak olyenyin anan ko beinyin ndamun en aisurut ne kikochi simoishek chutet en kyole en emotinwek ab sang, kit age nekokochi kwa barak olyet anan ko beit nebo simoishek chutet koboto kokwo barak tuguk che kichoben simoishek chutet en emotinwek ab sang, ndamun en tuugk che chang cheu boryosiek che tesetai en emotinwek choton.

Sacco nongen en Kenya ne amuche abesen rabiisiek ko sacco notet nebo Stima sacco, Stima sacco, ko sacco notet ne kichop kiboitinikab Kenya power ne imuche kokonor rabiisiekwak chebo kila arawa ak chotet maruburubu che kikochin yeai kasit. Sacco nitet ko imuche ibesen rabiisiek ako tindoi interest noto nemi nguny mising, ako ma ui ibesen rabiisiek ta itinye idendity card ak tukuk alak che mokchinkei, sacco initet komi emet komugul, imuche iwe sacco alan ko taonit ake tugul ak imuche ibesen rabiisiek chutet.

Temik che chang en emoni ko kogoba temisienywan amun en ropta ne kokobet en kila amun wolokse emet ak wolokse seasonishek makou keny. Kimuchi ketoret temik chutet kechopchi ak kechopchi araraita neimuche korom beek ak ko nyunyisiachi minutikwak. Kimuche kinet temichutet agobo temisiet noton nebo komin bandekwak anan komin minutik kwak en seasonit nebo nemi ng'weny ropta ak kwal minutik che imuche kokirinda pests ago imuche korut en seasonit notoon nemi ng'weny beit. Kimuche ketoret temik chutet kora kigochi mafunzo chotet chebo kirindaet ab minawek chemuche konam arorutikwak en mbar.

Kokwoutik che kisubi yon ibeseni rabishek en benki anan ko benkishek chon bo simoishek ko kisibi agobo credit neng'ung'et ngot ko tam imuch eilipan deni neng'ng'et en kasarta neyamat nemosir. Tuguk alak che kigere yon ibeseni rabishek konyolu iboishen ID neng'ung'et ago ID nitet komonyolu ko kigebesen rabisiek chechang ago tomo iwekte tuguk alak che kisibi ko kototam iboiisien benkinitet en transactions chekuget abakora, ndamun kot itesetai iboisien benginitet kochutu rabinik ak komondoi ko imuche isom rabisiek che chang kosir chito neyoe mung'aret ak bengit nitet konyil safarishek che tuten kokwouitik alak che kisubi ko kigere quarantor kora ko lazima itinye chito netot ko ker .

Emotinwek chechang kotienge ak terchinosiek chebo aldaet ak alet chebo mung'aret ak tuguk ab temisiet ko en kasarta nekoi ko kigoik taabu emotinwek che chang ko imuche koyakta ak kosir ng'atutik che kimuche keng'alal ak kiyonjin agobo alet ak oldoisiet ab tuguk ab temisiet kou arorutik che chang ak fertilizers kimuche kiyakta minister age tugul nebo temisiet anan ko noton nebo trade anan ko noton nebo finance agotuiyo ak ministaek choton chebo emotinwek ab sang ak kong'ololchin ak kochon ng'atutik che imuche kotoret en aldaet ak olisiet ab mung'aret noton nebo temisiet kimuche kechob ng'atutik kora che imuche koter yautik age tugul neimuche kotestaii en aldaet

Ogoigoe agombwan mbarte nebo temisiet ndamun tuten rabinik chotet che gombwanen en kila kenyit. Kila kenyit imuche igombwan mbaret nebo temsiet ngotko ekarit ko imuche igombwan en rabishek che tuten che mara koite elibu taman ii akimuche igolse ak imin tuguk choton che imuche kogonin notet faida nebo olyet ab barak imuch eimin kou, kebech en ekaret agenge mara ko seedlings che mara koite elfu kumi ak ialde chotet en beit ngele notet nemi ng'weny nebo siling salasini. Ko en yotet ko keimuch iwegu olyet ab rabinik ala korabinik che keboisien igombwanen mbaranotet. Keal mbaret siku hizi ko kogoik beit nemi barak mising ago uiy iwegu faida notet ne iboisiien ago ibe rabinik chechang kora ndemuche iyai temisiet ndamun mbaret.

Yon keutyen PINnebo benigit ko imuche iresetn password neng'ung'et en simoing'ung imuche iwe tab inotet nan kigisir kele forget password anan yon keutyen password ak inde ID notet neng'ung'et noton nebo kitambulisho ala ko email ino tet ne kiiboisien isainen in ko imuche iwal passowrd neng'unget ye kagoyokun code age tugul ala yan ka memoche iwal password inotet koimuche irutechi bengishek chotet chebo simoing'ung ngotko KCB anan ko Equity ko imuche iit benkishek chotet ak ibeinyoru toretet kong'eten ole imenye ko roisi iwal PIN neng'ung'et yon koriutyen en simoing'ung ngamun ichile kityo tab inotet nan kigisir kele wal password neng'ung'et yon keutyen.

Inyonyii boisietab muswoknatet agobo kobetet ab muswoknatet en ketesyosiek che chang kobore kobir simoit ko bete muswoknatet. Amuche awal nitet onde boostaishek chotet che kimen ak areas choto ch eimuche koit muswoknatet ak awal kora muswoknatet noton ne aboisien kotko a kompunit notet ne igochin services choton meng'ik tugul chebo emet koamuche atogos ak aal muswoknatet noton nemi barak noton nemuchi koityi biik tugul en emet nebo Kenya, bendi hasara biik che chang en muswoknatoni amun en challenges choto aka kaimutik choton che tesetai kobune choton ch eboiisien muswoknatet amun mi ngw'eny muswaknatet en areas alak che moityin muswoknatet nitet

Temik chechnag koimuche kotuiyo ge en saccoishek ak kochob kurupishek chbeo membaek cheimuche koter temisiet ab mbaronikkwak imuche korijitaren chamishek kwak agoimuche kochob kurupishek chutet che imuche kotoret en kechnagan rabainik chebo keyai kesishek chebo repisiet ab mbaronik anan kochob kundishek chon kimuche kotuiyo ge akk kosirii ge title deedishek chebo mbaronik chutet simabit kereben akk kotoret en terchinosiek choton bo mbaronik temik chutet kora koimuche koba notet ofisishek ab lands ak imbaronik ak koib title deed ishek che imuche koter terchinosike che chang che kigobit en mbaronikwka ago manyumnyum kereben mbaronik chutet amun en title deed ishek chetindo en mbaronik kwak.

Bune taabu temik ak meng'ik chebo mbaronik chemosirotin ndamun title deed ko kit nebo maana yon menye temindet mbaret nemasirat koimuche koit serkalit ak koreb mbaranotet ana koot chi age tugul ak koib mbaranotet ndamun momi baronik che iboru kole nenyinet mabaranitet. Kemeny mbaret nemasirat ne moingen serkalit ko ibu terchinosiek che chang ndamun mbarabotet ko nyolu kos riat en serkalit sigonyumnyumit ama uiit en yaaetba kesit ngotko mi chi age tugul ne claimeni imbaranitet. So bo maana katasishhek che iboru kole neng'ung'et mbaranitet yon imenye mbaranitet kora ni masirat, ko uiy iyae boisieng'ung en kalyet ago uiy ialde mbaranitet ndamun metinye baronichotet che imuche iboisien en aldaet ab mbaranitet.

Chemung'oroindet age tugul ko ogere bo kelchinit savings account kosir deposit account . savings account ko imuche iger rabinik che imuche inemu amauiy mising ndamun mung'aret komoche rabinik sait age tugul. Moche rabinik cheimuche ialen stock chekuket anan ko tuguk cheiboisien che imuche ialde. Fixed deposit account i ko uiy en chemung'oroindet yon moche koboisiien rabinik ago momuche konem rabinik chutet en account noton nebo fixed deposit . Fixed deposit i ko bo biik chon momoche koboisien rabinik chutet en ngunitet bo bichon moche koseven mara kenyit agenge ana ko kenyisiek oeng komuch koi rabinik chutet lakini chemung'oroindet komokinge rabinik chutet en kila betut ago ogere bo kelchin account inoto bo savings en bengit age tugul.

Amoche atokos en simoit noton ne aboishen ago tuguk ch enyolu ager yon aale simoit age tugl ko nyolu aale simoit noton nemuche koyum ak ko stoaren tuguk chechang. Yon iale simoit imuche iger storage neyinet anan uwezo nenyinet nebo kokonor tuguk che chang, igere ngalekab ROM ko imche ial simot noton nebo ROM nemi barak mising kotko kasinyun kobo kila ka kila ago moche tuguk ch eakonori ak akonori en betut age tugul okere simoit noton nemi barak en storage amoche simoit kora ne changtoi ago yoe tuguk en saishek che tuten, momoche simoit ne ikoeke mising kosir ngalek ala koloaden tuguk mising ago simoit noton neimuche konam internet anan ko muswoknatet en takikoishek che tuten mising. So akere ng'alek ab camera kora nyolu komi.

Yan kacheng tuguk en soet, mara kocheng'e tuguk alak en kompunit ama nyoru, ko amuche abirchi simoit customer care ala kotoretindet noton nemi soet agobo tuguk choto che komoche aal. Ngotko tindo email kora amuche asirchi message kora ateben tuguk choto chomoche . lakini yon amoche kogon walut nekochoki amuche apirchi simoit ak ateben. En soet kora kome appit noton nebo customer care ne amuche ateb maswali ak kowolwon kot kotindo kompunit noton neoldo tuguchutet en soet. Yanketeb tuguk en soet amanyoru kobo maana aib kokwout ak asirji message anan abir anan acheng soet age ne mara kinde tuguchuchwag che oldo kompuniinitet en soet, lakini bo maana inyoru bichoton en simoit ala isirchi message en email kotko mi email chechwaget che koinde mara soet

Terchin mbaret ab chi ak mbaret ab chi age tugul anan biik tugul. Mbaret ab chi ko mbaret noton nebo chito netindoi title deed noton nekikochin serkalit mbaranitet komuche koyai kobotisie age tugul en mbaranitet ana kayai chi age tugul nemuche koyai ngamun tindo haki age tugul koboisien mbarenitet en boisionikyik chebo atkan kotugul. Mbaret ab serkalit ko mbaret noton nebo serkalit ne motindoi title deed chi age tugul bou serkalit ago imuche serkalit koita kiy age tugul. Imuch kotekso en yotet kotech sugul, kotech sipitalit anan kotech korik choton che kimenye. Mbaret ab serkalit ko mbaret ab chi tugul momi chi age tugul ne imuche koclaimen kole nenyunet mbarani ala koreb ak koalda ngamun serkali kotindo kimnatet age tugul koboisien mbaranito en bosiisonik tugul che imuche kotoret biik tugul chemenye en yoton. Mbaret ab chi imuche ialdeiyaen kiy agetugul neimuche iyaen.

Bo maana yon itinye baronok ab imbar temindet. Temindet konyolu kotindo kiioto kibore title deed ala ko agreement kotko kebesen chito iboisien mbaranitet ndamun chang terchinosiek ab mbaronik. Yan kegombwan chito mbaret ko nyolu komikartasishek che nyolu kokagisainen ak chito noton ne kokombwandeun mbarenik. Mbaret konyolu kotindo kartasishek che yamaat che iboru kole neng'ng'et mbaranite. Ko yon itinye kartasishek choton che yomotin imuche iboisien mbaranitet en kasarta nekoi agomomuche chi age tugul koclaimen anan konyokomwa kole nenyin mbaranitet anan ko keboisien mbarenitet en kesishek age tugul. So bo maana baronok ab ibar ne yon imoche iboisien mbaret temindet amun chang kesishe ago chang ng'atutik che kisubi en mbaret.

Uiy mising kenom mbaret biik chechang ana kokwet komugul ngamun momi responsibility age tugul netindo chi yan kanam biik che chang. Yan mbareng'ung chito binafsi koimuche ibosien mbaranitet en tuguk che chang che kebwotyi. Mbaret nebo kokwet kouiy ole kepcheito uiy ot kiyoncjin ole kimindo minutik ago uiy ele ke boisioito en atkan kotugul mbaret ab kokwet kochang kamiutik che chang ndamun chang kabwatutik che chang, imuch kobwat ingo komin kiy, kobwati alak komin kiy, Ko kaigai yon tindo mbaret chi age tugul imuche igolse imin bandek anan imuche itemishe imin minutik cheguket ala ko imuche igombwande, iyai kiy age tugul ndo koneng'ung'et mbaret. Mbaret ab kokwet kouiy ole kemanagendo ago uiy ele keripto ndamun chi age tugul kotindo kobwatutik che terter .

Kerep mbaret ko iiib chito mbaret nemaneng'ung'et mara mbaret ab serkalit anan ko mbaret noton nebo chi agetugul ripetab mbaret ko kigoik kit nekigotestai en emet ago kiit nemakararan. Kerep mbaret ko ib chito mbaret nemoneng'ung'et. Mara ko imbarte noton nebo serkalit netom kefencen anan kechop kiwoto, koib chito koyaken tuga anan kotmeis. Chi age koimuche korep mbaret ab chitab kokwet ago ibu terchinosiek che chang ibu boryet imuchot kogon kagotensosiek che chang mbaranitet ibu kesisiek che chang yon kerep chito mbaret en kokwet ago moibu pichait nekaran yon chitab kokwet. Repet ab mbaret ko kigotestai en biik choton che mara imuche ge ak kosas chitab kokwet komuche koib mbaret ak koboisien ago kiit noton nemachamdaat en ng'atutik.

Siret ab mbaronik kobo maana haswa en ofisishek choton chebo serkalit chebo mbarenik che kiguren Lands kobo maana siret ab kainutik ab mbaret. Kot kombaret nekile mara mbaret L01 kobo maana siretab mbaranotet ak siret ab biik chebo mbaranotet, noton keguren title deed boisiet nekiboisien en mbaranitet kotienge ak siret ab kainutik chebo biik choto chebo mbaranitet ago yon itinye mbaret chito ago kesir koroisi ribenyin ago roisioleiboishoitoi mbaranitet amun momi chi age tugul neimuchi konyokostein en mbaranitet ngamun sirat mbaranitet ago sirat kainutikwok so imuche koribok mbaranitet yon imoche iclaimen anan opchei ko ka kokwet al ko family neng'ung'et ko roisi ripetab mbaranitet kosir yan mseirge chito anan komesir mbarenitet en serkalit.

Chang kewelutik che bune temik che mengechen kosir temik che mengechen yon borchingei konyor mbrenik kwak. Kwanza temik che chang che mengech ko bune kewelinwek che chang yon korutechi ofisishek choton chebo lands ago ndamun temik cheutet che mengech ko tindoi mbaronik che mengech ko mara kochang kobune kaimutik che chang yan kaba ofisishek choton chebo mbarenik. Yon borchingei mbarenikwak. Kaimutik che bune bichutet ko imuch koib kasarta nekoi kotom konyor haki nenywanet nebo mbarenikwak bune kewelutik alak chechang amun maimuche koboiisien mbarenik chutet yon motindoi kartasishek choton che nyolu koboisien en atkan kotugul. Mbarenik chutet chu mengech ko chang temik che chang che mengech che mamuche kosich ot rabinik choton che yoen kosibet chebo baronok.

Temik che chang chebo mbaronik che mengech kobune kewlutik che chang yon borchinge mboronik che chwaget. Temik che mengech ko mara komotindo rabinik choton che imuche ko sib baronik kwak yon bendi ofisihek chooton bo Lands ago bune kewelutik choton che chang mising ndamun en komutk choton chebo sasit noton neo mbaronik chechwaget. Temik che chang ch etindo mbaornik ch eeechen ko imuche kotindo uwezo noton nebo rabinik che imuch ekoboishen kosib ak kotesenati kosich baronik choton chebo mbaronikwak lakini temik choton che chang che mengech konyumnyum ago uiy mising kosich haki nenywan ago mara kochang chutet ko bune kewelutik choton chebo saishek ak betushek che ibe serkalit ala ko afisishek.

En kokwenyon ko momi mbarte ne kegeten en kokwet ala ko imbaret notonnebo kokwet lakini ongeno koimutik ak terchinosiek chebitu yan koboisien kokwet mbarte agenge anan yon tinye kokwet mbaret anan ko mbaronik che boishe ko kokwet komugul. Terchinosiek ko chang bitu terchinosiek chebo le kipcheito mbaranitet ak ole boisioto chi agetugul en kokwet mbaranitet. Chang terchinosiek ago ibu suryosiek, ibu baryosiek che tot koib serkali nyokotatuan shidaishek chebo boisiet ab mbarenitet bo kokwet. Boiset ab mbaranitet nebo kokwet kora ko uiy lekeboisioito kot imoche imin chito minutikuk amun ibwote chi ag etugul kiit nekabwat, mara komoche komin chito bandek, mara komoche age komin minutik alak.

Chi age tugul nebo biashara konyolu kobesho account noton nebo mung'aret ak account binafsi anan bo magutik kuk si imuch inai ile benditoi rabinik choto chebo account inoto nebo mung'aret ak choto chebo matumizi chekuget bo ga ngot iyome account ichutet komemuche isib ele chutundo rabinik ak ole mondoito ak mara savings choto chebo mung'aret. Mung'aret age tugul konyolu kotindo account inyin nebo savings anan ko account noton nechutunen rabinik ago nyolu ko ketekei mung'aranotet en komostanyin. ko yan ii mwanabishara kora ko itinye account noto nebo matumizi chebo gaa ago monyolu iyome ak noto nebo mung'aret ngamun terchin ele keboisioito rabinik imuch komenai kole kecheru rabinik chebo mung'aret iyaen shughuli che ter chebo gaa ko memuche isib recordishek choton chebo mung'areng'ung kou ele nyolu.

Yon icheng'e bengit noton non igonoren rabishek komi kokwoutik ch enyolu isib koi chito nemocheiyat account ala ikonoren rabishek kuk age tugul nebo benki . Benkishek tugul ago benkishek chebo emoni koterterchin en ele boisioito en kila ak kila yon icheng'e bengit ana yon iyote account konyolu isib igere kole isib ngatuttik bengit ab noton neimoch eiyaten account ago nyolu igere interest age tugul yon imoche isom loan terterchin benkishe en ele igoitoi interest anan ko rabinik chon kiyochin yon kesom rabishek. Ko alak komi ng'weny ko alak kondo beit koba barak yoniyote account kora konyolu igere bengit, security noton nebo bengit ala ko mi sawa bengit notet en koribun rabinik koimuche iger ngotko bengit age tugul ko tindoi chorset anan ko moiyonotin ole boisioito en kila ak kila, konyolu icheng benkit noton neimuche koribun rabinik matilin kiy.

yon imoche kowegun kelchin rabinik ko nyolu iboishen en oret noton nebo komonut mising monyolu iale tuguk choton chebete olyenyin ana ko shukoni olyenyin en kila arawa anan kila kenyit. Nyolu iyoi boishet newegu kou iyai temisiet ala koiyat mung'aret age tugul newegu rabinik chutet lakini komonyolu ial kiit notet ne choruge olyenyin kou karit. Lakini yan kenam iyai mung'aret noton nebo karit ko nyolu igere kole wegu rabinik en kila arawa ago meyai makosa iboishen karinitet iyai shughuli chekuget chemowegu rabishek. ko so yan keboishen rabiik anan yon kesom rabinik inai ile boisien en mung'aret age tugul neimuche kowegun rabinik chutet en kila mwezi kila arawa anan kila kenyit kowegu rabinik anan kowegu kelchin kotko mung'aret ngotko temiset, ngotko baetab tuga.

Tuguk che kimokinge yon iyote age tugul en benkishek anan SACCOishek anan ko korik alak tugul ch ekigonoren rabishek konyolu itindoi ID anan ko kitambulisho ne ng'ung'et nebo emet ne ibununen konyolu itinye kora kiit nekibore KRA PIN anan ko PIN inotet neimuch ekosib serkalit kole iyoktoi ushuru anan ko aisurut noton nebo emet. Yon iyote benki kora ko tam komi rabinik che kimokinge keactivaten anan sikobois benkit account initet neng'ung. Terterchin benkishek, mi alak chemoche iwirchi kiy ana idepostiten kasarta ne tyan anan ko rabinik che tuten, mara ko elibu agenge anan ko bogol mut so terter bengishek ago chang requirements chemoche yon iyote account yon iyote account kora ko alak komoch emara inde ilinken mara email neng'ung ak benginitet kora.

Terter benkishek che kiroboisien yon anemu anan aboishen rabinik chotinye imuche iboishen bengit nootn nebo simoing'ung ago roisi misng yon imoche iyokte rabinik ala iboishen rabinik. Benkishekko kigobwa ak appishek choton chebo simoit che imuche iyokte rabishek ala ko idepositen rabishek koba account noton neng'ung'et nebo benki. Ko roisi mising yon iboishen benkishek chutet ndamun ki testa muswoknatet ak ko imuche iyai kiy age tugul yon itinye simoing'ung. Kaimutik any che kisiche yon itinye ala yon imuche iyai kiy age tugul iboisien simoing'ung ko imuche iboiisein rabinik chukkan en oret nemanyolu oret noton nebo chokinet anan ko oret nootn nebo wastenet ndamun imuche iaccesesen rabinik chutet moribotin misng ngamun imuche inemu anan ko iyokte rabinik chutet ak iyaen kiy agetugul nemoche iyaen.

Kiroboishen ane benkishek che terter en yon oyoe kasinyun noto nebo transactions chebo rabinik anan koyoktoet ak nyorunet ab rabinik, benkishek che chang kokigonde simoit appishek che imuche iyaen transactions rabishek chekuget yon imoche idepositen koba account noto neng'ung'et nebo benkit. Imuche iyaen simoit kora ko yon imoche inemu kora, imuche iyaen simoinitet ko kigokon koik roisi yon imoe iyai transactions ak benkishek chutet konyumnyum kora yon imoche itestai yon kanmin chilut age tugul koimuche iboisien rabinik chutet ko malazima iit bengit anan inam safarit iwe benkit age tugul imuche iyai transactions age tugul che kuget inemu anan iyokte rabinik kobun simoing'ung koimutik ch ekinyoru any, yonimuche iaccessen rabinchutet ko imuche iwasten rabinik chutet ndamun roisi inemu iyakte anan ko ideposten rabinik chutet ko nyumnyum kabisa ago challenge neo yon iboisie lakini kigomaken...

Oyoni akoneren rabishekyuk en benkishek che negit ndamun kasishekyuk komoche rabinik atkan ko tugul. Uiy mising yon uiy inyoru bengit age tugul oh mara kasinyun kobo biashara. Biashara komoche rabinik atkan kotugul moche itransacteni, iyoktoi ak kiyogun rabinik atkan ko tugul. Ko roisi ago amoche rabishekyuk konegitit yon aboisiei en mung'arenyun. Yon negit kora rabinik ko imuch kogon kaimutik che chang ak kakwautik che chang ngamun koik roisi rabishek chutet, ngamun imuche iyokte ak inemu rabinik atkan kotugul ko benkishek mara che loen chemoimuche inyoru koimuche koribun rabishek amun mecheru atkan kotugul, lakini ndamun en kasishek chechuk che oyoe chebo mung'arenyuni ko amochebenkitnyun ak account nenyun konekitit yon ayae transaction age tugul nebo olisiet ala oyoktoi rabishek anan oole.

Ortinwek che aboisien asianyor rabinik che omokinige mara yan karorwon kiy, ko amuche abesen benkit age tugul ne aboisien anan ko ne ki ayaten account amuche kora abesen bengishek choton chemi simoit kobun kompunishek choton chebo muswoknatet, mara ko M-Pesa yon amokininge rabinik chotn mara ko en nyosut anan ko komi rabinik che komokinige sainotet amuche kora abesen saccoishek choton che kiagonoren rabinik kyuk savings age tugul ko amuchi abesen. AMuch ekora asom advance yon amokinige rabinik en mara yoton ko koboishejini kasit amuche asom advance situn kabwa rabinik chotet ketilen. AMuche kora asom choronok kora rabinik che amuch eaweki yosich rabinik chotet mara en kasarta nemi tai. yon amakininge torett amuche awo benkit ag etugul ak asom loan

En kasarta nekibo covid-19 ko koroomboisiet ndamun en rorutik mara ko chebo rabishek che kioboisien yon kiamoche baoisien rabinik mara kororwon en magutik che kiatinye, ago kiamokinige rabinik choton ii, ko kiiosome rabinik choton kobun benkishek cheki roisi ndamaun kimi savings che kiran onde benkishek che ki otinye, so ki roisi asom loan anan ko kianemu rabinik choto che kiran asaven en kasarta nekoi. Choronok kora che ki mara kiran ogoi kiy ko kimuch kowekwon ichek rabinik chotet che kyomuchi aboishen en kasarta noton nebo covid-19 . Ko loan che kioboisien soiti ko ki loanishek che kibo saccoishek ak loan choto che kibo benkishek che kiotinye account en oloton che kitoreton atestai ak magutik kyuk che kibo rabishek en betiushek choto.

Siku hizi ko kigoik roisi keger olyet abtuugk en Gikomba ak siret ab Masaaek en mtandao muswokanatet siku hizi ko koyai tuguk koik roisi, amuche amokinige tuguk mara kou ngoroik alak tugul ko amuche achut mtandao ak ager tuguk choto che amoknige en mtandao amuche asearchen tuguk choton ch eamokinige mara ko lesoishek mara ko kitambaosihek anan ko mara ko ngoroik ak kwoshek alak tugul ko amuche awo internet kityo anan ko muswaknatet ak a cheng tuguk che amokinige ak anan ko rabinikwak che omokinige siamucha anai rabinik ch eoole chebo olisiet ab tuguk chutet. Mtandao siku hizi ak muswaknatet ko kigoyai tuguk konyumnyumit ak koik roisi mekouiy kou keny olikinye kou kiyoche ibetebate en siroshek chotet.

Yon iliponi rabishekuk chebo karit agoboisien M-Pesa poche la biashara ichute menu notet nebo simoing'ung nebo Safaricom anan ko sim toolkit ak iwe le kakisir M-Pesa ye keit yotet ichil ele kakisir lipa na mpesa ye keichil yotet komutin menu age icheng ele kakisir pochi la biashara ye keit yotet ichil nambaishek chotet chebo simoit anan ko nambaishek chotet chebo pochi che kakisir en karit notet chebo pochi ye kaichil nambaishek chotet taman inde rabinik chebo nauli kotko ko siling konom, salasini, kotko siling bogol inde rabinik choto che kimokinge ye keitar ichil PIN notet nebo M-Pesa neng'ung'et ak iyonchi koyaktaak rabishek chotet yoto kokeitar biashara neng'ung'et nebo pochi la biashara

Bo komonut itinye konorwet ab chepkondok en benkit, agetugul ndamun ripotin rabinikuk yon mi bengit kosir yon itinye en eut chon kibore cash . Yon itinye konorwet en bengit komuche kogonorun rabinikchuto amabetyo ak koiyo interest en kasarta namara kende arawet agenge anan ko mara ko kenyit agenge. Ko ribotin rabinik chuto chukuget kosir yon itinye en eut ndamun yomiten eut komuche kobetyo, imuch eiboisien amenai ele keboisioite ala kechorenin rabinik chutet. Yon itinye en eut kora komamuche kooiyo interest anan konyor kelchin yon itinye en eut yon mi benki rabinik chutet ko mi en ele eunek che miachen ago imuche koiye interest ago ripotin rabinik chutet kosir yon itinye en eut.

Bo maana yon itinye kipandet alan ko passport ndamun ng'wondet ab siku hizi ko yon imoche inyoru services choto chebo serkalit ko mokinge itinye kipandet anan ko passport kipandet ko kitambulisho ne kinoen serkalit yon imoche iwe uyan anan isirge en uyan komoche konain serkalit ole iyobu, kot ibo emoni anan ibo sang. Kobo maana ot iyoe biashara chekuget, mung'aroshek kuk chebo benkit anan ko kiy age tugul noton nemokinge serkalit ko bo maan komi kipandet anan ko passport kora yon imondoi sang, sikonoin emotinwek alak kole iyobu emet oinon ko passport kotoreti emotinwek alak konai kole chichitet koyobu emet nekile ak nekile ko kipandet ko kitambulisho nikinoin ak konai serkalit ak konain chi age tugul ole iyobu ak olekitoretiten en atkan tugul.

Tuguk che kimokinge sichut university ko tuguk cheu, certificate noton nebo primary, certificate noton nebo sugulitab barak noton neboru kole kirayai exams noton nebo KCSE anan ko exam aage tugul nebo serkali. Yon ichute university kora kemokinge passport , tuguk cheu ID kitambulisho notonnebo serklali nekimuche kenia kole nitet ko kigoit kkenyishek ata ago imuche isich toretet noton nebo serkali kobun toretoshek choton chebo bursary ana ko kiy age tugul yon ichute university kora ko kemoche kora ng'atutik choto chebo sugulit notet nebo university konyolu kokeinde sein kole inyoni ago iyoni admission notet keadmitenin en university notet .

Bo maana kerutechige en chametab ge echek biik ko ki biik cherutechini ge ago nyolu kerutechini ge en kasarwek tugul. Kerutechige ko boru chametab ge iboru chomyet iboru kole kimokinige en kasarwek tugul yon kirutechi chito kobaibai chito, king'ololdosi kimuche kepchei ng'olyon kepchei chomyet kepchei ot tuguk kepchei amitwogik, kepchei kiy age tugul ne kitinye yon kirutechini ge kimuche kibaibait ge kituyen ot biik ch ekitom ketuitosi kinae ge, kenai ole u emet kenae ot oletepto biik, kenai utamaduni chebo biik ele sopto biik ele nyorunen biik bikwak ole sopto en chakula chechwak, bo maana yon kirutechini ge iboru chmaetab ge iboru kole kiokininge en sobet.

Yon imoche rabinik chotet chebo HALB anan ko scholarship chotet chebo serkali kegere tuugk che chang sisich rabinik chutet ngamun chiage tugul komomokinge toretet. Mi age nemoche toretet kosir age ke kere uwezo notet nebo familia yon kegoite details choto chebo sigikuk ala ko biik che ribin. KRA PIN kimuche kinde kole mokinge toretet netyan lakwani kosir . Yon kegoite arorutik choton chebo kasishek che yoe sigikuk kinoe kole toche siling ata toche kit nekile ago mokinge rabinik che tyan ak che tyan. Yon imoche inyoru HELB kora igoitoi ID neng'ung'et kitambulisho neng'ung'et ak kitambulisho chebo sigikuk anan ko kitambulisho chotet chebo biik che ribin igoite koora KRA PIN neng'ung'et, KRA PIN chebo sigikuk, igoite kora account neng'ng'et nechutunen rabishekuk ak account mara nebo

Sinyoru lesenit nooton nebo NTSA ko mokinge ko kiiwe suuglit noto nebo ketet ab karit anan ko karit age tugul ngotko bodaboda ngotko karit neming'in, ala ko karit neo, tienge sugulit ne kiiwe ago tinge kiit ne kiibeisomonchi itile lesenent noton nebo NTSA komoche certificate notet kole kiitar somanet noton nebo ketet ab karit ago moche kora ilipan fee noton ne ming'in noto nebo sekatit notet nebo NTSA, license inotet ko terchin, terchin license chebo karisiek che mengech, terchin license noton nebo karisiek che eechen ko bendien tuguk che kipore classes mi classit ne kebore A, mi classit nebo B ak classit age nebo mara keguren C ko terterchin license kora lakini komoche ko kariyai certificate noton nebo driving simuch kigonin license inotet ak ilipan kiit nekibore registration noton nebo NTSA. Ago chotet ko inyoru en services choto.

Ye kaigake tugak che kaal anan chemokinge olindet chebo tuguk monyolu asisike nyolu ang'olochi olindet nitet amwochi kole kagake tuguk amun en sababu ni ak ni. Nyolu kora amwochi saishek ak betut nenyolu koit tuguchutet, monyolu agen olindet nebo tuguchutet ngamun ngot ang'al komachito ne ko mieitu . Nyolu amwa tuguk che iman ago nyolu ang'ololchi olindet age tugul kosub ke ak kalyan simait tuguk en kasarta ne konyolu olindet age tugul kochome mwanabiashara ala ko chemung'oroindet age tugul nemwoe imanit ago mwachin tuguk en ele u. ago mwochin tuguk en kasarta nenyolu. Ago chito nemang'olu chito nebo imanit ko en kasarta age tugul konyolu ing'olochi olindet age tugul igoci sababu ne klayan sikomait tuguk en kasarta nenyolu.

Terterchin rabinik che keliponi en karit noton mara nebo looiset ak noton nebo pikipikishek ngamun en nambaishek ab biikc che imuti, imuch kolipanini ana imuche ilipan kali noton nebo pikipikit ngamun karit ab pikpikit komuti mara ot chito agenge en saishek che tyan konotet ko karit nebo looiset anan ko karit noton nebo biik ko imuch komut biik taman ago kolipan chotet mara kolipan siling salasini ak kooche koalrabinik choto ala koal mafuta choto chebo mwanik ko nikobo pikipikiit koimuche komut chito agenge ndamun moyomege nafas netindo ago konin noton inai ile terterchin rabinik choton chemuche iboisien enkarit ab nebo loiset ak choto chebo pikpikit.